Eetae ntokitin kumok etipatn, naishaakino nesijari. igira oltungani airiwaa iropiyiani inonok, ore ene dukuya nemeishaa neyiolou oltungani pookin pin ino ashu inoshi ampari esiri. inoshi nimishaakino neyiolou likae tungani metaa iyie ake, nayiolo. amu ore ake peeyiolou likae tungani pin inono naa kelelek empuroroto ooropiyiani inonok. meishaakino sii neyiolou oltungani ajo kebaa, ropiyiani niata te mpesa ino. amu ore peeyiolou oltungani eneba ropiyiani .naa ekidim oltungani atusuja mpaka nikilo aar. mpaka nikilo aoru inaduoo ropiyiani. neeeku ore igira airiwaa iropiyiani oriwai aa iyie ake openy naa tenimiyiolo ninye aitumia enkoitoi enkiriwarotoo oo ropiyiani esimu naa, ingoru oltungani losim ayamini. mikitaasaki, enaduoo siai metaa ataa oltungani liamini. naa mishaakino neyiolou pin ino, esimu Amu ore pin ino mpesa naa entoki naa entoki esiri oleng Ina. neeki keishaakino nemeyiolou likae tungani neeku kenarikino naaji, iyie ake openy oyiolo ashu aa. Iyie ake openy mayiolo. naa isudoo ore igira airiwaa iropiyiani, nisudoo esimu ino metaa oltungani odol ajo kainyioo iyasita. nemeyiolo sii eneba ropiyiani niata te mpesa ino. neeku kenarikino naa ore pooki tungani.

Ore emirata ilfakadoni tee nkuapi eboo, naa keeta faida oleng, amu ore edaa ashu eunoto, olfakadonj neme pooki wueji neunieki, neeku ore oltungani lemeidim ninye atuunon oladuoo fakado. naa keeta dupoto amu ore pee ilo iyie ainyiangu oltungani, te wueji neunieki anaa kuda kuapi naagira assha anaake naa ekiret, iyie ele loinyuangu. naa ore iyie ele lomiru, naa keret amu ketum ninye biashara kilepu biashara enye. neeku ore peemiri kulo fakadoni aaya nkuapi eboo, naa keret ilaremok amu keyaki faida tenkaraki ore ropiyiani naatum. nemetiu anaa Kuna namirie tena kop, kitoki ninche atumie faida. amu sirkali I a kata, naagira ainyiangu inaduo tokitin. naa keetae inkoitoi kumok naatumoki atimirie enaduoo daa. naa ore pee idim oltungani. olairemoni lorfakadoni. amu Mimir sii ilfakadoni, kuti. lasima paa iyata olchampa sapuk loorfakadonj. pee itum atimira oladuoo fakadoni. linonok. amu Ina kata naa itum biashara nailep. neeku kenarikino ningoru ewueji nilo atumie, ashu enkoitoi nidim atimirie, idim ashomo enkampuni, aing'oru tiatua kaunti esirkali ningoru mikitareti

Ore ilarewak loomatatuni naa oree oshi oltung'ani eton itu etum inatoki naji enaa ardasi oshii narewieki ingarrin najii taa license naa keng'asa oltung'ani alo sukul nikipoi afundisha imbaa naipirta orbaribara ashuu aa enkibirat naasujie arbaribara naa meeta eweji nemeetaa intokitin naasuji ashuu orkuak osuji nchere oere torbaribarani naa ketii intokitin naapiki irbaribarani naitodolu ajo oree piibaiki eweji naje shomoyie engarri tipika kuna ampai ashuu aa shomoyie ena speed naje, naa iidim sii ashomo nibaiki aiweji nesira orbaribara nikijoikini meishaakino nebaya engarri eneweji arashu meshaakino neim ene, ashuu aa eti ing'wesi naimita ena ashuu etii iltung'anak ,ashuu etii dii ninye inkishu neeku ore epoioi toorbaribara naa ketii intokiting' naasujari naa ninche naawuta orbaribara, naa ore Kuna tokitin naa keretisho tenkop pookin amu ore olderefai aashu olarewani leematatu ooidim atusuja Kuna barakinot orbaribara naa keret amuu meitoki inkajalini apuuku inakata nimekintoki atuum irbuketa, meitokini aatum keeya toorbarababrani tenesujaa ilarewak loomatatuni Kuna sheriani.

Eh kidimai nitum ina ardasi nikindipaka irpolisi ashu nikingerokito irpolisi amu keetae taata enkoitoi emtandao naidimi anotie enkoitoi naji ene e citizen naa ore inewueji ashua ina oitoi e internet naitumie pokitoki poki ardasi niyieu tolosho le kenya amu ina taata enkoitoi nagirae aitumia poking'ae ashua nagira enkoitoi e kenya aitumia petumi anoto nkardasini pookin niyieu neku ore ena ardasi orpolisi naindim sii anoto tesiokinoto oleng tinilak iropiani inonok akeduo naishiakino nilak tinitum ina ardasi ashua ningira aing'oru ina ardasi naa ore pii pintumia enkoitoi e internet naa kelelek oleng amu mintoki aata gharama nilotie eh enkoitoi e enewueji orpolisi naa itum sii uh anoto enaduo ardasi eh tesiokinoto oleng amu ore pii piitum pi apply tenkoitoi e internet ashua ping'oru tenkoitoi e internet naa kelelek alang tenintoki alo uh e ende wueji orpolisi amu ekilo wore inewueji orpolisi naa ekeya naa muda ingira alo aing'oru ena ardasi naa ore ping'oru tenkoitoi e mtandao ashua tenkoitoi e internet neitum tesiokinoto oleng amu mitoki aishiliwa ina ardasi oleng amu kiaku eh ore tidie wueji tedukuya naina internet naake ing'oritae neku kelelek oleng entumoto alang eh.

Ee ashomo Ina tumo, nagirae aaimaki ntokitin,o hako enye. naa ore ninye tenidim naaji aigura sai tenidol tenakata enegira enkop aikunari, megira iltunganak aishie egira aing'oru entoki naji haki enye.aa ore sii ninye eripito naa entoki edukuya kuamsa. teningoruni haki amu, meeta oltungani lemeyieu eripoto enye. natayiolp nanu too nema tumorotin, imbaa kumok oleng amu etii ntokitin neitu ayiolou ajo haki ai oshi, Nashomo nalo ayiolu teine wueji. naa ore dii oshi elototo oo ntumoritin naa idim oltungani ashomo entumo, nilo atum eng'eno nagut. amu ore pee ilo aboitare iladuoo tasati naa itum engeno nagut. neekh kenarikino, naa ore entumo pokin keishaakino nelo oltungani, pee ilo atum eng'eno nagut. naa ore te nkoitoi e haki, nikitayoloito ajo ekiata haki, pee kias ntokitin ashu ekiata haki pee idim oltungani airoro tene kop. niata haki pee ilo enaa oltungani keishaakino neyiolou oltungani haki enye Neeku ore. tenena tumorotin nikitayolo. mbaa kumok naipirta iyiook anaa iltunganak. ore tolosho le Kenya kenarikino anaa oltungani, ningoru esiai naa tenkooitoi e haki, nemeeta oltungani oshipakino nikiar, ashu oltungani likiton ainyanyasa.

Ataasishore enkoitoi e internet paatum enkipande naatareto ina toki oleng. Naa ore enkoitoi e internet neewuo taata neitelelekisho oleng piitum oltung'ani enkipande amu mintoki ninye oltung'ani, mintoki ninye alo inoi opisini naing'orunyeki inkipandeni neeku keretisho taata. Ore ena oitoi e internet naewuo taata nayautwa ilashumpa neetwo aayau eretoto sapuk oleng isulaki doi ninye tiatwa enkaji e maa ashu tiatwa nkishu amu mintoki oltung'ani adumunye alo enkop nalakwa. Iindim ake aitumia shirini ino ninyang'unye entoki naji bundles niindim ainyang'u atijing'ie enkoitoi naji ene eCitizen amu ninye iindim anotie enkipande ino. Naa ore ina oitoi e eCitizen naitumie imbaak pookin e serikali naaba enaa niyieu. Mintoki oltung'ani alo aing'oru too wueitin neelakwa, nemintoki anya gharama igira alo aing'oru. Neeku ore enkoitoi e internet netareto iltung'anak oleng. Kelelek entumoto oleng enkipande tenkoitoi e internet. Neeku mintoki oltung'ani alo aing'oru enkipande tewuei nelakwa, nimintoki indim ninye atoosho, ore esimu ino naindim ninye aitumia aing'orunye enkipande amu ore piijing' atwa ena tokiting e serikali atwa intokiting e serikali naa ilo atum nena tokiting pookin niyieu. Niindim sii atoosho keon empisha, nintau ina kipande ino nipik intokiting inkarn inonok pookin o ntokiting pookin nekimpirta. Naa inakata iindim anoto ina kipande tesiokinoto oleng'.

Eee ataasishore enkoitoi e eCitizen enaa enadii ake nagira alimu naa kisidai oleng oleng oleng oleng oleng. Ore enkoitoi e eCitizen naa kisidai oleng tenitumiae. Kishiakino naai neyiolou iltung'anak amu ore ena oitoi e eCitizen naa enkoitoi sidai oleng. Naa ore ina naa itumie imbaak pookin e serikali naaba enaa eniyieu. Mintoki ninye alo inkopisini aing'oru, ore enoshi enaa enaardasi einoto oo nkera ashu enino dii ninye makeon, nemintoki naaji alo nkopisini, mintoki alo aing'oru too noo huduma centre. Ilotu ake naaji nijing ormutandao asho atwa internet nilo ina oitoi e eCitizen nilaatum nkardasini pookin naaba enaa eniyieu. Ore ninye enaa enoshi ardasi oo sikarini nayieuni toorkasin, ketii ake pookin atwa inewueji. Tenaa ena saai nayautwa serikali naji SHA ketii pookin atwa inewueji. Neeku ore inewueji naitumie pookitoki. Ata dii ninye oltung'ani oyieu ninyang'u engarri. Teniata naai empalai enoshi engarri metaa iyieu nimbelekenyaki likae tung'ani, ijing ake atwa ine nias pooki toki naba enaa eniyieu. Neeku mintoki anyamal tinewueji. Keesisho ina toki oleng naa keretisho tenguton oleng. Ataasishore nanu toonkoitoi kumok natodua dupoto naa kaidim naai atiaki iltung'anak pookin meitumia amu keretisho ina toki oleng. Neeku ore entoki enkoitoi e eCitizen naa ketii imbaak kumok kumok oleng. Iindim ninye anoto pooki toki teine

Ee kara nanu ormembai obo loo kulo turrurri ashu aa loo le kuna tumoritin amu ore naaji iltung'anak oisumate naa kiidim naaji oltung'ani nintobiru ake olturrurr lino, niindim atamanai piishetisheti elelero amu ore oshiake tewuei pookin ore peetum elelero engolon naa olosho onotito engolon amu kitisho pookin naa ninye etii engolon. Neeku ore kuna tumoritin naashet elelero naa ikumok oleng amu ore pee ewoshi intumoritin are naata elelero woltasati naa keretisho oleng amu indim naai oltung'ani ataa iyata ai duata, eniko oltung'ani tenees biashara niindim aatoosh nena tumooritin niutaki oltung'ani eniko pees biashara peekitum dii ninye aiboi osina toonkang'itie nekitum aibooi dii ninye ena tonata e pesho natoni ake iltung'anak. Naa ore nena tumoritin naa ninche naashet olosho. Naa ore dii pwaan elelek pwaan elelero naa pwaan olosho. Neeku keretisho nena tokiting oleng

Ore naaji elelero naidim aatijing' ena siai oo nkaik ashu ena siai naisuji naaji ingarrin amu ninye naa kigira aimaki tene, naa keretisho oleng. Ore ene dukuya naa keretisho amu ore naaji elelero oltung'ani, ore ninye oltung'ani ata leitu isuma niindim ashomo naaji nilo ajing' ina siai enkisujata oo ngarrin ashu enaitukui ngarrin amu kepaasha naa iyiok muj kimaasai. Naa iindim oltung'ani ashomo ataasa enaduo siai nemiata mpala nekipwoi aipotunye naa iyata ake ormushaara lino te nkolong naa ketii iropiyiani ina siai amu iindim anoto Mia tano te nkolong naa ore dii oltung'ani otum Mia tano te nkolong iropiyiani doi kumok nena oleng tena rishata. Neeku ore esiai enkisujata oo ngarrin naa keyau naboishu ashu keyau naai enkitadoyioroto oo ntokiting ooltung'anak ootoni ake pesho nilepunye pwan tiatwa elelero. Naa ore dii oltung'ani ashu olee lonyok naai nelo aisuj nena garrin ashu eselenkei nayieu orkasi. Amu ore oltung'ani oyieu nepok naa megel akata esiai. Ore esiai naa esiai. Nabo ake ninye natii, bora ake oltung'ani metaa inoto akeyie dupoto eimu iropiyiani eneimu meteleku ake tenaa inempurrore amu metii naa pwaan empurrore. Kake ore oltung'ani olo asuj enaa ena siai enkisujata oo ngarrin naa iindim oltung'ani ataasa ina siai too larin oikash, niindim naai ainoto dupoto otesheta doi ninye emplot ino. Neeku ore oltung'ani oitau keon naa kees ina siai

Ore oshi emirata enkop ashu eramatare enkop naa ketii ingolikinot oleng amu ore enai mirta oltung'ani enkop naa ompaka ping'asing'asa aaning'uno we ntomononi ino arashu naaji entoiwoi ino piitum oltung'ani atimira oladuo shamba metii orng'ash ashu metii ororei amu ore siininye enkiteng nilo oltung'ani ainyang'u netii ororei ashu enkiteng nimirr netii ororei naa keyau ina, naa kiidim naai ataa ore inaduo ropiyiani niloito ang'amaa nemiidim naai ataa kiindim ataret iyie. Kiidim naai ayau oldeket ashu kiidim naai ataporwa ae toki. Neeku ketii ingolikinot oleng igira oltung'ani amirr enkop ashu iramatita enkop ino amu ompaka intae ning'asing'asa aaning'uno pookin. Naa ore imali pookin niata oltung'ani naa lazima peening'uno wenaduo siai nigira oltung'ani aas. Ore naaji igira oltung'ani amirr enkop, arashu imirita enkop, arashu naai iramatita enkop ino naa ore imali niata oltung'ani naa lazima peening'uno amu ore naaji imirta enkop naai inkenita siininye ajo kamaa kuna kishu aing'waa, kai igira aing'wiki. Ore imirta enkop ore kuna tare niata kai igira aing'wiki. Neeku ore siininye imirta enkop naa lazima piimirr enkop iyiolo ajo kanyoo igira aas. Naa ore sii igira ainyang'u enkop, kishiakino oltung'ani neeta mbala pookin kigira oltung'ani amiraki enaduo kiteng. Neeku ketii ingolikinot oshi oleng inewuei

Ore esidano oo nkiasin naa kidimi naaji aipimie naaji sipitali ashu ipimieki aitoki amu ore oshi entoki sidai naa ninye namirr kewan. Naa ore entoki torrono naa kitoduaya keon. Neeku ore tenewueji naa kidolita ajo ore sipitali naa enkaji ena e sipitali naji ene Star naa etaasa esidai oleng. Nchere, ore iltung'anak opwoito ena sipitali naa kepwoitoi, kepwoito aatum ninche dupoto oleng tenkaraki nyoo, ore peelo oltung'ani nepwoi aaret tenaduo sipitali netum embaare sidai, naa ore oladuo tung'ani eshukunye naa ore olikae tung'ani lemeyiolo enaduo sipitali naa kelo aliki elde. Enoshi naji toliki olchore lino peeliki ninye olikae shore. Amu ore naai entoki nekitareto naa lazima naa ore olchore lino linyorr eeta enaduo shida naba enaa eniata iyie ashu eeta ninye ae shida nanyikaki enaduo niata, niindim ashomo atuutai atiaki shomo ewuei neje amu ilo atum dupoto tinewueji. Neeku ore ena sipitali too sidain enyenak ninye nataasa, naa ina peetimira ninye keon. Naa ina peerrepitae, etayioloki ajo sipitali sidai oleng amu ketii dupoto inewueji. Ore iltung'anak oosisho naaji tinewueji naa keeta dupoto tiatwa olosho amu ore iltung'anak oshomoito ninche ine, neshomoito aadol dupoto tenaduo wueji naa ina peetwo adol ajo ee kesidai enewueji naa kidimi aaterrepie esidano enye oo nkiasin enyenak

ore tena sukul naa sukul ena naa ore tena sukul naa keetae intemat naara uni ashu etii naa inkulie nemayiolo naa kayiolo nanu ajo ore entemata edukuya nangasi aas neeku keetae oshi entemata naa tesukul , tenaa ore enaduo toki nikifuntisha , ashu aa nikisuma igira aelewa aitobiraki ilo sii ore iyasita ena temata amu keji enetemata enengigerore ashu theory, naa ore enatemata naa tinilo ake niger engardasi nilo aton tedarasa nilo aas enaduotoki nikifusha olmalimui tinidamu, eetae sii endemata naji erawata oo igarin ilo naa areu egari mikitodoli ajo kaji iyasita tenaa iyiolo dii ninye aterewa enaduoo gari etae sii endemata naji enilo aas pee itum enaduoo license, aa ninye taa endemata emusho pii iloatum enaduoo license naa ore oshi inatemata naa sirikali naitasheki neeku etiu enaa inoshi serikali naas inkera.

Kumok inkiasin natii enaiposha e Victoria tiabori olosho le Kenya amu ore enkias e dukuya naa keetae oshi enkibung'ata oo sinkirr naa ore ina naa ninye entoki sapuk naasitae tinewueji ashu ninye orkasi sapuk oositae tinewueji. Naa ore oshi iltung'anak oosisho tinewueji ashu ilaisiayiak oosisho tinewueji naa ore oshi ina naa enkias nilo oltung'ani alo aas , ashu orkasi liloito oltung'ani alo aas, piilo dii ninye adupore keon, nidupore o nkera inonok amu ore dii inewueji naa etii kulo tung'anak ooji iljaluo naa ninche oosisho te nkumoi tinewueji hoo duo naa neton etii inkulie kabilaritin ooltung'anak oosisho tiatwa inewueji. Naa ore sii ena aiposha e Victoria naa kidimi naai aitumia kepwo iltung'anak enaa kulo ashumpa oopwo oshi aing'urisho, nepwo iltung'anak, nepwo aajing' nena melin tinewueji, nepwoi aanap aitaman ina aiposha. Nilo ake oltung'ani alo aistaree keon tinewueji nilo atum intokiting sidan tin, nilo aing'orisho ake aing'orisho. Ore sii enewueji e Victoria naa kidimi aitumia enaa enkoitoi naitalang'ieki intokiting tolosho le Kenya eyae olikae osho enaa Uganda tidiwueji, eye enaa olikae osho enaa Sudan tidie, nitalang'i orpolosie aaya ade ninye ata noo Tanzania tidie, neyae akeyie nekwa kulie kwapi e boo natii tidialo olosho le Kenya naibung'are ena aiposha e Victoria

Ore naaji ayieu nalo aing'oru inkera okishin ashu alo abaiki inkera okishin, naa kaing'oru naai iltung'anak nekiindim ashom enaa encholiek peekipwo naaji kira kumok neking'oru naaji intokitin nekiindim ashom atabaikinye inaduo kera. Neeku ore nanu eton etu atumore orkulikae tung'anak naa kang'as nanu openy aing'oru namna nang'as atumie inaduo tokiting nayieu amu lazima paang'as aigerr ajo kanyoo naishiakino nayaki inaduo kera ashu kanyoo nanare naaidim ayaki inaduo kera okishin amu ore inkera okishin naa meeta intoiwuo enye. Idimayu ninye naai naa ketii nena kera naaji enkang nabo oo nkera okishin naa ore eton etu atumore irkulikae tung'anak, ore ashomo atumore enkarikoni ang Amia, naa kaidim naai atiaki maataret oleng naidim naai siininye aishoo orng'oret lenye layaki inaduo kera amu keretisho tadii inatoki oleng naa ore olchore naa olchore lino naa. Naa ore dii ninye oltung'ani lekiindim atareto iloito abaiki inkera okishin naa keeta dupoto oleng. Ketum doi siininye emayianata. Kaidim naai atiaki maishoo naaji naaret siininye enaa olchore lai naindim naai aishoo encholiek amu mee lazima ake paaidim aishoo orng'oret lenye, kaidim sii aishoo ata encholiek amu ore siininye encholiek naa entoki sidai oleng amu ining oltung'ani ajo ore ninye iboitare olchore lino nining oltung'ani ajo itii ewuei nishiakino. Neeku ore naai anotore naakatumore naa najoki maishoo siininye support enye.

Ore duo naaji embaikinoto oldakitari loolala naa kitodolu taadii enaa kaa baikinoto iloito abaiki. Kidimayu naai niloito kiya olalai nilo abaiki enaa taata, ore teilo dakikai ake nekidotuni oladuo lalai teniyieu nekidotuni naa teniyieu sii nekipiki olchani nekipiki olchani kake, ore empikata o olchani olalai naai likiya naa kitoki naa aitegemea metaa ilo abaiki naaji tenaa nkolong'i uni baada ewiki, baada oolapaitin okuni, naa kishiakino nilo abaiki oldakitari mekitareto peetum, ashuu enkata pookin nikiya olalai. Ore enkae naa ilo abaiki naai oldakitari nigira alo aituku ilala. Ore naaji ina naa kishiakino nibaiki baada oo lapaitin okuni pee ing'uraari ilala linonok ajo kanyoo eesita ashu kai ikununo amu mebaikinoyu siininye oldakitari toonkatitin pookin naa keret oshi ina oltung'ani pee itisidan iladuo ala linonok. Neeku indim naai atabaiki oldakitari baada oo lapaitin okuni.

Kore apa nanu abulu ara kiti naa kinosakini apa yiok ajoki kore nairobi na nkop apa elmasae naaku kore apa nkarna naji nairobi naa keing'ua nkarna naji enkare nairobi etiu ake tanakata ana enarok naji enkare narok, naakore apa nairobi naa nkop elmasae apa nia amu kore apa losho lekenya naa naa lmaasae apa lorikito telakwani ashu atedukuya amu kore apa losho lelmasani naa kop naa losho apa ogol ninye oleng kore apa nairobi tenelikini yuo tenkatitin naa kore apa nairobi naa nkop lmaasae neponu ninye loreren noponu aibelekeny ana arnaa naji enkare nairobi metaa keji nairobi naa peji tanakata kore nairobi naa keshulakino nkabilariti pooki amu melosho eje kore ene naa nepooki ngae amu kore apa nairobi naa nkop lmaasae Ina Kore keishiakino apa kore lmaasae tankata apa naa etonemir nkop nia keishiakino kore nairobi naa nkop lmaasae ashu anata tata kore nairobi naa nkop nagira olshambai ogira ngishu aadare neeku eetuo apa ninche lmaasae nemir nkop enye nemiraki niche lashumba laapa egira aibug anakop neeku kore nairobi naa enkop elmasae. Kore apa nanu abulu ara kiti naa kinosakini apa yiok ajoki kore nairobi na nkop apa elmasae naaku kore apa nkarna naji nairobi naa keing'ua nkarna naji enkare nairobi etiu ake tanakata ana enarok naji enkare narok, naakore apa nairobi naa nkop elmasae apa nia amu kore apa losho lekenya naa naa lmaasae apa lorikito telakwani ashu atedukuya amu kore apa losho lelmasani naa kop naa losho apa ogol ninye oleng kore apa nairobi tenelikini yuo tenkatitin naa kore apa nairobi naa nkop lmaasae neponu ninye loreren noponu aibelekeny ana arnaa naji enkare nairobi metaa keji nairobi naa peji tanakata kore nairobi naa keshulakino nkabilariti pooki amu melosho eje kore ene naa nepooki ngae amu kore apa nairobi naa nkop lmaasae Ina Kore keishiakino apa kore lmaasae tankata apa naa etonemir nkop nia keishiakino kore nairobi naa nkop lmaasae ashu

Ore olaisiyaink looltunganak keeta enkipirta oleng too mbaa napaasha, amu ore naaji olaisiyiani loltungani ekidim oltungani atarero. idim naaji ataa iyata ilkasin kumok, ore paa iyata likae tungani likigira aisiai. naa ekidim, atareto oleng, amu ore iyasita iyie enkae siai. neesita ninye enkae siai. matejo naaji iyata olkasinle sirkali ,niata ore iladuoo tunganak naa ninche ooramat inaduoo kishu inonok, nilo iyie nkoposini nilo aas orkasi. neeku keretisho oltungani loolaisiyiak amu, ore oltungani osiai oltungani naa keret sii esiai. neme tenkoitoi torono. meeta oltungani lemingoru ropiyiani too nkoitoi napaasha. ore ake oltungani lemeta mpala naidim ashomo ataasa esiai oo nkaik, nisiai olkitok lino, amu idim naa atareto. naa ore oltungani likisiai naa keishaakino nintaas naa isupati.